Niĩ mũthenya wa mbere ĩĩ, ndarĩ na guoya na nĩndamakire mũno. Mũthenya ũcio ndamĩona ĩĩ, niĩ ndeciragia no ta, niwona ta mbata ici tũrĩithagia gũkũ muciĩ-ini cia kawaida eeh ? Gĩthĩ ndũraciona icio rĩu? Icio nduaga mũthemba no ta ũcio. Niĩ ngĩgĩkĩingĩra gũthiĩ kũhe irio. Mumbũrũrũkĩre kĩombũrũrũkire, niĩ no kũra ndorire ngĩmĩtigania.

Gĩkĩ nĩ kĩrumbwa na nĩ matumbĩ kĩrarekia. Matumbĩ maya rĩmwe nĩ makoragwo marĩ ma rangi ũyũ tũrona haha mwerũ na rĩmwe gĩgakorwo kĩna rangi ũngĩ ũbana ta mũngĩ. Na no ũkore rĩmwe kĩrekeirie kũndũ kwĩna maaĩ, tũmatumbĩ tũu tũkenyũmba bandũ kana rĩmwe ũgakora kĩrekeirie gũkũ tĩrinĩ.

Ĩno nĩ kambũni na ĩkuruvanagia na manyũmba maya manene manene, ngari, rĩmwe macibitarĩ. Rĩu ĩ ndĩrona wega wayo tarĩ rĩrĩ mũndũ ta niĩ nongorwo ndĩna kĩoneki kana ndĩna wendi mũnene wa gwaka manyũmba maya manene no mũhuko wakwa ti mũikaru wega na ndirĩ na ũhoti wa kuona mbeca icio ciothe. Nĩwona rĩu niĩ ngathiĩ ngethana na kamboni ĩno tũkaria nayo ngamera kĩrĩa ndĩnakĩo magaka manyũmba macio. Marĩkia gwaka o niĩ makandua mũkomborithia, ndatuĩka mũkomborithia wa nyũmba icio rĩrĩa mũico wa mweri wakinya ndaheo mbeca icio cia gũkomborithia ĩ niĩ ngathiĩ kĩrĩa kĩoneka ho tũkagayana na gatagatĩ. Akorwo nĩ ũndũ ta wa ngari ĩ ndendia kĩrĩa ndona ngoka tũkagayana namo, nĩguo mbote kũrĩha yaani mbeca iria manjakĩire nacio kana makĩngũrĩra kĩrĩa mangũrĩire nakĩo ihote gũcoka. No ona nĩwega nĩĩ nĩndĩrona mũndũ atarĩ na ũhoti no ngorwo ngĩrirĩria kwendagia kĩndũ na ndirĩ na ũhoti ũcio no wona ndanyitana na kamboni ĩno vee vandũ makũnjikia ikinya mbere na no ngũteithĩka.

Rũrũ nĩ rũhonge rũrĩa rũrũgamagĩrĩra mũndũ mahinda marĩa e wĩra kana akinyia ihinda rĩake rĩa gũtiga wĩra kana rĩmwe rĩkarũgamĩrĩra andũ arĩa me rungu rwake kana metanĩtio nake nĩ ũndũ wa maũndũ mamwe na mamwe marĩa matagaga thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ ta rĩu rĩ mundũ arĩkĩa ihinda rĩa wĩra na akinye ihinda rĩa kũũtiga nĩ ũndũ rĩngĩ wa mĩaka rĩu mbeca icio cirĩingĩra kũu kũrĩ rũhonge rũu icio nĩcio aheagwo akarĩaga ningĩ nĩ irũgamagĩrĩra nginya mũndũ angĩonja, ndũĩ no wonjere igũrũ mbeca icio nĩ mahega mũndũ, ningĩ mũndũ ta niĩ ingĩkorwo ndĩ wa rũhonge rũurĩ ngue nĩ wona ciana ciakwa kana mũthuri wakwa rũhonge rũu nĩ rũrũgamagĩgĩra mbeca icio yaani mbeca icio ni cimateithagia arĩa ndatiga.